Ũgitĩri nĩmũgacĩrithie thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩũndũ wa borithi. Ona ũigithia nĩ mwega nĩũndũ wa nginya mbiacara kwĩna bengi, mbiacara nĩ njega. O tena ona barbara nĩ njega, tondũ ona jamu gũtirĩ thĩiniĩ wa barabara, nĩũndũ wa nginya mũthiũrũrũko wa ngari, ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩgũkorwo ikĩgera. Ona mĩrorere ya mathaa, nĩũrona kwĩna thaa ya barabara, ona kũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩgera nĩkũigĩtwo wega nĩgetha andũ mone gwa kũhĩtũ

Ũyũ nĩ mũndũ wanyitwo, ahutĩtie indo ciene kana aiyĩte indo ciene, na nĩoneka nĩatandĩkwo nĩ mobu, nĩkĩo ũrona nĩ araura thakame kinya kanua, na nĩmũibu ũthiũ, nĩũndũ wa gutandĩkwo. Na nĩharoneka hena mũndũ mũthigari nĩgetha amuoere ikinya rĩa watho, arũgamĩrĩire haha kana akorwo nĩakĩmũhonora kuma kũrĩ mũingĩ nĩũndũ wa matige kũmũtandĩka.

Gĩkundi kĩa andũ kĩgomanithĩtio haha, nĩgetha mathomithio ũhoro wa ũigithia, thutha wa mũndũ eka mbiacara yake kana o mbiacara ĩrĩa arutaga, kana wĩra ũrĩa arutaga, ũrĩa angĩhota kũigithia mbeca ciake na bengi, kana na saco, nĩgetha ĩhote nĩgetha ahote gũthiĩ nambere na gũtherema na kuona wĩra ũrĩa arutaga atekũhũthĩra kĩgĩna gĩake gĩothe na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire.

Mbura nene na kĩguo kĩnene na mwaraho wa maĩ, nĩũnjĩkĩraga guoya, nĩtondũ nĩũkoragwo ũrehete mathĩna maingĩ, ma ng'aragu, ma kwaga kinya wĩikaro ũgatũma andũ mathame cikaro ciao. ŨKarehe kinya mĩrimũ nĩũndũ wa maĩ maya marahĩte, mategũthiĩ makarehe mĩrimũ magatũma andũ marũare mĩrimũ mĩingĩ. Ona ikuũ nyingĩ igatuĩka nĩironeka hĩndĩ ya mĩaraho ĩno.

Ũhandi wa mĩtĩ, nĩ mwega mũno niĩ nĩũngenagia, nĩtondũ rĩrĩa twahanda mĩtĩ mĩingĩ, nĩĩhotaga kũgucĩrĩria mbura, ona rĩera ritũ rĩgakorwo rĩ rĩega, ona kana ona ona ũthaka tondũ mĩtĩ nĩĩrehaga ũthaka, ona kũnyita tĩri nĩgetha tĩri ũtige gũkuo mũno rĩrĩa kwaura mbura nene ya mũiyũro. Ũguo niĩ mĩtĩ nĩĩngenagia mũno kũhanda, na ingĩĩra andũ othe magathiĩ nambere na kũhanda mĩtĩ nĩũndũ wa ũthaka wa bũrũri witũ.

Kũhota gũbanga ũrĩa ũkũhũthĩra kĩgĩna gĩaku, kana mũcara waku wa mbeca, nĩ ũndũ wĩna bata mũno, tondũ nĩũkũhotaga gũgũteithia kwaga kũhũthĩra ũru, kana kwana kwaga kũgũra indo iria ũtagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩgũra kana gwĩka maũndũ matagĩrĩire, no rĩrĩa wandĩka worotithĩrĩirie muoroto waku wa atĩ ũkũgũra gĩkĩ kana ũgwĩka ũndũ ũrĩkũ na ũrĩkũ, nĩũgũteithagĩrĩria kũhota gũbanga mbeca ciaku, na ũgakorwo ũkĩgĩa na mĩtugo ya kũhũthĩra mbeca wega.

Ũcenjania wa indo nĩ mwega tondũ nĩ mbiacara njega, ĩrĩa nĩkũhotithagia kũruta wĩra ũyũ ona rĩrĩa ũtarĩ na mbeca. Ta haha nĩtũrona magĩcenjania, ũmwe akaheo mbembe, ũrĩa ũngĩ akaheo nyanya, nĩkuga andũ aya matirĩ na mbeca, marahũthĩra wĩra wa gũcenjania irio ũrĩa ingĩ nĩgetha mahote gũteithĩka.

Meciria-inĩ makwa ndĩciragia ũhoro wa mbeca, tondũ bengi nĩ ya mwanya ona wĩingĩrĩte kuo, tondũ nĩũgũka onagũtuĩka either nĩũraiga mbeca kana nĩũraruta mbeca, kana nĩũrarĩha cukuru, kana mwĩna gĩkundi mwĩnakĩo mũroka gũtuĩka nĩmũrarehe mbeca kuo, kana ona kũiyũria ngombo ya nĩgetha ũkahote gũthithia na mbere na mbiacara kana gwĩka kaũndũ karĩa kangĩ ũngĩhota gwĩka na ngombo.

Harĩ haritũ kũrĩ niĩ, rĩrĩa ndathire kũruta mbeca mũtambo-inĩ ũyũ wa ndigito. No niĩ hakwa nĩndethekereire tondũ ndiamenyaga nginya ũrĩa mbeca ituĩkaga cia kuma, nĩndagĩcokire ngĩgĩteithĩrĩrio ũrĩa mũndũ ekaga na harĩa ahihinyaga, na rĩrĩa ndonire mbeca ciauma nĩndamakire mũno, tondũ ndiakoragwo ngĩciria ũguo nĩguo gũthiaga na mbere.

Ĩno nĩ bengi, na bengi nĩkũroneka nĩkũrathiĩ na mbere maũndũ maingĩ. Nĩroneka hena mũndũ ũgũkĩte e wika, agakorwo egũkĩte kũiga mbeca kana kũruta, kana o maũndũ marĩa mangĩ egũkĩte gwĩka. Kwĩna angĩ maroneka nĩmegũkĩte kũrĩha cukuru. Kwĩna angĩ maroneka nĩmegũkĩte me gĩkundi kĩmwe, kana andũ a nyũmba ĩmwe, mokĩte kũigithia kana gũkomba kana kũi kana kũruta mbeca.

Mawatho ma barabara kũrũmĩrĩra nĩwega mũno, tondũ nĩmanyihanyihagia mĩtino ya barabara. Marangi maya matatũ wamona, nĩmega tondũ nĩũmenyaga nĩmaragũthomithia maũndũ maĩngĩ, megiĩ barabara na mĩhũthĩrĩre ya barabara. Tondũ rĩrĩa wona rangi ũyũ ũhana thakame, nĩũmenyaga werũo ũrũgame, naguo rĩrĩa wona rangi ũyũ ũngĩ wa macungwa, ũkerũo wĩharĩrĩrie, wona rangi wa mahuti, ũkerwo ũthiĩ. Na mau nĩmo marangi marĩa magĩrĩirũo nĩgũkorwo makĩrũmĩrĩrũo nĩ barabara.

Nyamũ cia gĩthaka, nĩirehaga ũthaka thĩiniĩ wa bũrũri witũ kana wa gĩcigo gitũ kĩrĩa nyumĩte, tondũ ona rĩrĩa kũratuĩka kwĩna nyamũ ici cia gĩthaka, nĩigucagĩrĩria ageni arĩa maumaga nja wa bũrũri magoka gũciĩrorera, ona gũciĩyonera, na rĩrĩa mokĩte, andũ nĩmahota gũthithia nambere mbiacara ciao, tondũ nĩmokaga na kĩgĩna kĩnene kĩgũtuma gĩtuĩke nĩkĩaũkĩria nĩkĩaũkĩria mbiacara citũ mũno. Ũguo nyamũ cia gĩthaka nĩtũciendete mũno gĩcigo gĩa gwitũ.

Ndĩciragia o ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie, tondũ aya nĩo, ene gĩkundi gĩkĩ nĩo makoragwo magĩtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere, kana kĩrĩa gĩgũka, kana nĩ gũkura mbura naihenya, kana icigo iria cikura mbura naihenya, kana nĩgũkũgĩa kĩmera kana gũtikũgĩa kĩmera. Nĩo matũteithagĩrĩria kũmenya ũhoro wa kana nĩgũkura kana gũtikura, kana kwĩna mbura nene kana gũtigũkorwo kwĩna mbura nene. Marĩa matũrigicĩirie.

Rĩrĩa ndona matawa makanĩte taũni-inĩ, nĩnyonaga me mega mũno, tondũ nĩkuonekaga gwĩ gũthaka mũno mũno, tondũ nĩwonaga kinya ona nyũmba ici ciakĩtũo ndaihu. Na rĩrĩa naguo ndona mĩguongo ya nyamũ cia nyamũ ya njogu, nĩĩngenagia mũno na ĩkandirikania ũhoro wa Mombatha, tondũ nĩkĩo gĩkoragũo arĩ kĩingĩrĩro gĩa kũingĩra Mombatha,

Wendia wa thoko kana mbiacara, wĩna bata mũno thĩiniĩ wa mũtumia kana o mũthuri rĩrĩa araruta wĩra. Nĩũtũmaga mũndũ mũrĩmi mũnini, okĩre kana akorwo agĩkĩra mbeca mũhuko, ategũtinda akĩnegena kana ndarĩ mbia kana kũmaka ndarĩ mbeca. Nĩũtũmaga ona mbiacara ciũkĩre, ona gĩcigo gĩtuĩke nĩgĩakũra ona gĩtuĩke nĩgĩatherema mũno rĩrĩa mũndũ aratuĩka nĩaraikia ciringi yake mũhuko nĩũndũ wa mbiacara ici nini nĩ njega.

Mĩciri yatuo kuma mũgũnda, yũkaga ĩgacagũranio ĩrĩa mĩega na ĩrĩa mĩũru, ĩkĩigagũo kando, nĩgetha ĩrĩa mĩega ya gũthiĩ thoko, ĩgekĩrwo mathandũkũ-inĩ ĩgabagwo wega, kana makatoni-inĩ, nĩgetha ĩrĩa ĩrathiĩ thoko ĩgathiĩ thoko, nayo ĩrĩa ĩngĩ ĩgũtuĩka nĩyenderio andũ gũkũ nja ĩgatuĩka nĩyendio. Ũguo nĩguo gwĩkagũo gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ ũhoro wa ũrĩmi wa mĩciri.

Kũruta mũndũ gũthambia ngari, ngũmũĩta oke one ngĩthambia ũrĩa ĩthambagio. One ambe arore ũrĩa ĩthambagio, tũcoke tũthambie nake, nĩgetha nake acoke athambie, nyone kana nĩegũkorwo agĩa na ũhoro ũcio wa kũmenya mũno, na nĩgetha athambia rita rĩmwe merĩ matatũ, o ũrĩa arathiĩ na mbere agĩthambagia, nĩguo egũkorwo agĩa na ũmenyo wa gũthiĩ na mbere na gũcithambia wega makĩria.

Ũgĩtuma kĩondo, no nginya ũkorwo wĩ na ndigi cia makongo. Ũciũnũre na ũcirigithe wega, ũcoke ũkorwo wĩna ndigi ici ingĩ cia mara na maratathi, ma gũtuma kĩondo. Tena nĩgetha kĩondo kĩu gĩkĩrĩkĩrĩra nĩgĩkĩragũo nganangũ, ũkorwo wĩnarũa rũu rwa gũtinia nganangũ, nĩgetha ũhote gũbundithio kũmenya gũtuma kĩondo wega.